Kore entokii nagiraa aasayuo tene naa ketii nkerra aare ene , ketii onkerra nashiliita esimu nimiiyeloo tana game tana nkiguran eguranita kuna nkerra. Naa kore nkiguran naiguranita ninchee kiguran e simu amu ketipikaa simu te kepeer aate namara naboo naiguaranita naa ninchee puukira aare naiguranita. Naa nkerrai andaa natii tetene ninyee naiguranita ang'aas te kwee ana. Kore sii ana ninyee taa naijuupu aigurana tenediip ana. Edolita sii iyee ninyee ajoo ainyitaa enkaai meidipaa aigurana pee etokii ninyee, ana sii keidiim neing'urutaa ninchee simu ashiil ontokii natii atua nia simu.

Kore entoki nagira aazayu tene naa keetae kuna naai local materials neetae local available neetae imported neetae source of imported iyiolo raw material naa kuna tokitin nagira ena kop aishoru, iyiolo local available Nas louak ninche nowua mpercent enche naishoru abaiki ana naii imported naa ntokitin nipuopuo ntae aayau tengae wueji, neeku kore nenkae naaji sources imported naa incountirini tenaa sii ingueeiitin neishoru etii naai coconut meal kore ninye nera ninye naaji imported tenaa kepoi sii aayau Mia paacent enche, vitamin mineral naa mia paacent enche ,amino acid Mia paacent enche neyauni ninche eetae enkae naji outh Africa, China neyauni aitoki alafu ore enkae naji sunflower k keeta ninye quality of 25,75 percent iyiolo soya cake naa twenty five paacent locality Neeta aitoki 75 nainguaa ewueji nejii Uganda. Iyiolo aitoki mchele keeya ninche artam percent enche, Neeta aitoki ntomoni Ile paasrnt enda najii nopoi ayaunye neyauni towueji naji Uganda.

Ore entoki nagiraa asaa tene naa ketii ene irmaasai are ena enidolita eitashe ore kulo lewa egira aing'or oupee obo entoki natijinga ore sii ele popok miyiolo ena ketii irkurt atua lakini entoki natua apa enatoki atua too nkulie ng'amat naayima nepuonu kulo lewa enewueji aing'or eisurito osotua edolita obo otipika orungu lenye enkeper esimu nidolita ele maasani otii tatene Ajo keeta olalem Neeta sii ore sii aitoki neudi enkiyia nishopito aitoki Kuna nangan enye ormaasai nishopito esaen too nkejek nishopito ntairi enye

Kore ntoki nabo nanyorie ana bae naa kanyorr lshamba lotii ndaa amu kore ale lshamba lai kore payie atur nanu nakuroki yiolo nkamata nakuu nanu lotiai nia daa nanya naa niatoki payie anyorr , kanyorr oleng aaku kore ondeti maisho eya ore sii nkamata naun lasima pakuroki amu entoki paadae ntoki ade nalotu tesedi nanyayie ndaa naa niatoki payie idolita ale lee eoparita lshombe lenye akuroki lshamba lenye Kore faida tonaku eshomo noku ana ndaa muntoki alo sokoni ainyang'u nishe akeyie agira iyata sutoo ino anya lpaeg linono.

Ore emurua natii sipitali naa sidai amu keyauni iltomoyia naa kesidai oleng amu, ore iltamoyia leina murua naa ketum ebaare esidai, neeku menyamalu lelo tunganak katukul

Naa netipaat ana bayi oleng, amu kore sii ana nidolita iyee ana pishaa okuna nkishuu naamiritaa nkaare tana areuu naa onkareu ana naitibiraa olepeeny' nepiik onkaare meetai kolotuu ibooloki ake apeeny'. Neitokii aitibiraki onkaare onashuum namatuum kuna nkishuu. Kaki kore kuna nkishuu kopoo aisaidai iyee te shaadi ana. Kopoonu ayaaki iyee kulee nikiaki sii mpisai tana ropiani. Nikiyaaki sii nkulee tookitin kumook ana mbolea niasishore iyee ntokitin enchee. Naa ntokii sidai ana oleng meitooki ninchee aaku keelau onkaare , nimeetoki aaku kelau ng'oji supaat naimatee. Kotuum ng'oji supaat naramatieki ana file nidolita ana aare.

Kore endamunot naapuonu tekwe ana naa kuna, itodua oltururr loji ICT tana sii Kenya Vision 2030, naa ntokitin kuna naaponu aasai baadae tanaa sii ntokitin naaponu aasai eh eh tenkolong' natii tekwe yuo ana nkolong' natii olo natii otekwe yuo. Miyuolo siiye ajo kaa yeauku eh teknolojia eteisere lakini kore neesai ekepuku technology supat ebaadaye ana nabukuta ana naji ICT tenko telosho lekenya pookin itodua ana nabukuta ninye naa kobulu kore obaye nikigira aing'oru kore oitesiere nebulu saidi natubua taata.

Kore eng'eno nias piias nirash niyeu pias ana siai naa ntoki ekwe yiata olchamba lino, neare yiata mbulea ino, neuni yiata mbeku ino, neongw'an niata lasiayak lele shamba lino ore peaku iyata neina tokitin pookin keleleku. Koun ninche neremat neitoki aadung', kore oyie lopeny niramat iyie lolo loasita taatwa olchamba lino nilak ropiyiani naifaa nnai ropiyiani supati nitumokunono pookin nitumtum faida.

Kore ebaye nagira asayu tene ana kuna tomonok oare natii ene nebore komputani atwa ana aji enche, neitodolu ana aji ajo onkaji naaseki ramat e civil registration ana sii onkaji naaseki ramatisho onkera ana nkera kunini pulotu aya inia naji civil registration tene. Neti sii ng'oji negira ajo ench echipae kore paye ijing'u ene nitum ng'oji nejii enchipai nitum sii muhuri e Kenya nikintodol ajoki naa ng'oji elosho lekenya ale loasitae ale siai tetwa idolita siiye onena komputani naasieki ilo siai.

Kaidim atolimu kajo kainyo naigira aasayu tene naa koree ene keti ltung'ana kumo eh netii oltung'ani obo katikati tanaa neti oltang'ani lobo terishat kulo tung'ana lotii lale tururrlobo netii ninye airorita neijeto olomon sidain loidim nening' lokwa tung'ana lotii dia bata nening' kulo lotii ana bata etetene nening' kulo sii lotii tekwe ninche nening' ninche lomon lojeito ale tung'ani lotii katikati oashu lomon supati ejokita sidain oashu lomon loonyeita. Kore atoki ene etii nkare teki tekwe oltung'ani kila oltung'ani neata onkare enye namat ntale tururr netii ale tururr atwa nkaji nabo tana kiguana enche natikii.

Kore ontoki nagira aasayu tene naa ketii oltung'ana tekwe ene ngw'eji aitashoo ltung'ana lomu osal tanaa loomu naudo, negira kulo tung'ana airo pooki aanyao olomon louwa keatae oltung'ana loolikita naa kore ninche lailikorok ninche pokiin tenkeper eine ng'oji ana olturur obo loipotoki nejokini outun ekwe ekiguana ama tanaa outun ekwe enkaji nitiki entiliki yuo ana neitashoo ninche pookin, madol sii lotowana eitashoo pokin neaparita eh eh neatae nata spika tekaina euwa ninye nairorita yuolo sii lkudo oninche lotii tabata neirukorita.